Koroi okere ole indizinik elekichpto indizinik ii kemine yon tokomengechen keboljin keringet neloo oo yoche keboljin keringonoton elemiten beek chechang ndamun indizinik koboisien beek chechang, ak kerib kesemberji kila totun koet indishondoniton, koyon kokoet ii kokait kasarta nenyolu koi yon kokoi koiyee indizinik chechang komiten cheingoi chechang komokomuche indishot kokanab indizinichuton chechang kechenge ketit nekisap koyob oengu siketien indishondoniton asimolul.

Tuguk chokere en pichaini okere boyot nekotebot chichiton koraa okere ole miten imbar, imbaranito okere ole miten tuguk chenyolilen chekakimin, tuguk cheu inkwek chekikimin chekororon, okere chichiton koraa ole rorie mile bik elenomdo chichiton tuguchu chik ndamun tuguk chekokorurio chekokobol chichiton ndamun yoche kebol tuguchuton asikialda wendi konyoru rabinik chechang chichiton ndamun oldo tuguchuton chuchik.

Boisioni okere ole robwonik ichechu muten ireu ko elekiyouto boushetab robwonik ii keteme imbaret netoldo ak kekerer imbaret koyob lainishek, ak kekerer beresishek ak kemin robwonik keminat sokek chebo robwonik, en ele chang ngungunyek elekokichop kochanga ngungunyek ndamun kichopchin yoyon elechang ngungunyek asikosich robwoniot eleichin ak kotoldolit, ak tun kesemberji kisemberjin yon kakotar negit orowek loo kesemberji robwonichuton , tun kakoyaam kebol oi kebolu robwonichuton kitutu sokek korong ak kebol mutyo ndamun kot kechokchi kotot keeb robwonichuton kebol mutyo kewasawas ngungunyek, yekokebol ii kebaa kemwet ak beek chetililen asikotililekitun kobaa ngungunyek, ye kokotwo keib kobaa kaa kialda kesiche rabinik anan oot kiam en kaa kiyoe.

Kit netese taa en yu okere chito nemi kwenetab imbar, imbaraniton okere ole miten bandek tabantaban komiten elemi ketik en elelo, chichiton koraa nimiten imbar, okere temindet chichiton ako temindetab biasinik okere kokobol biasinik chechang chetoldol biasinichuton oo kororon biasinichuton maran kirip chichiton biasinikchik kondoo keswek chekororon ak koribe en tiongik, okere koraa chichiton ole maran moche sikwalda biasinichuton asikosich rabinik chechang anan komara sikoib koba kaa kobaen lagokyik.

Kit nenyone metinyu inoker nii koruguk chekikimin chemi betit, okere ole kikinde seleleisiek chemengechen ndamun tokomengechen tuguchuton tomo koyaam kibaa kemin, maran tuguchuton ko mauek kindo betit kindo seleleisiek asitun yon kokoechekitun ibaa kemin, okere yuton koraa ole kikitekchi kot eleburen sikoususit ngalekab kinakaa beek koyoche kiyum kobwaa kobaa oldaenge sikoususit yon kinoki beek, okere yuton koraa oke kikitech barak kindo selele nelel sikochut asista lakini moyoche kochut asista neo missing'.

Tuguchu kotam kobitunat en korenyon ndamun okere tuguchu oke pilipilik chebiriren chekikorurio, pilipilik ii ketesto inkwek anan ko kiseri imuch ketilotilchi inkwek yon kiyoe ketilchin asikokwonekitun kwonyinyekitu inkwek anan koraa kindoo kiseri maran yin kokesorok kiseri kobwaa sanit ii ketilotilchin pilipilichuton asikwonyinyekit, toreti bik koraa pilipilichuton en borto ndamun tere mionuokik chechang chemuch konam chito oo tere koraa kosto mionuokik chekikonam chito .

Kerenyun agetugul akobo koroi, kokoroi ko pilipilik chon kimine en imbar choechen, miten chenyolilen oo miten chebiriren koraa okere chetolelion, okere koraa chito nenomonomi maran kochenge chekororon asikwal korotwechuton ii keteshin omitwogik sikwonyinyekitun, kitilchin omitwogik yon kimoche kiyo omitwogik chetou muchelek anan oo ko inkwek keteshin koraa ketilchin kotoreti bik en borto ndamun isobe mionuokik en borto yon kakiam korotwechuton ketestaa inkwek koraa kosto mionuokik chekikonam bik en borto.

Boisioni en kokwenyun kinome korong keteme imbar, kiteme imbar korong asikebalat keringonik chekiminchin korotwechuton, yekakebal keringonik kemin ak tun ye kokorut ii kerongchin beek kila, maran yon morobon kerongchi beek ak kesemberji tun yon kakoit kesember, koraa keribe tuguchuton koraa en mionuokik cheimuch konam yontesetaa koechekitu tuguchuton keribe en mionuokik kebite asimanam mionuokik yon kakonam koraa mionuokik tuguchuton komi kerichek chekibiten asikobek mionuokichoton ak kerib koraa en tiongik komaam miten tiongik cheu kutik chemuch korutorut korotwechuton kowechowech.

Yoon oldoishei omwochini kastomayat olee kolany beit amune, ko amun tukuk chooldoi ko mabitunat tuten tukuchuton kora ak ko tukuchuton kora konyolu kotinye chito en kila betut, tukuk chetou sukaruk konyolu keboishen en kila ak kila, ko tukuchuton kora kolonye Beit ndamun mabitunat oo mara elekiibunen tukuchuton kora komara kikobek.

Bokomonut koroi en bikab kokwenyun ak bik tugul, bokomonut koroi en chito agetugul ndamun koroi ii keterengee maran yon ruitos bik oengu inendet ko maran yon ruitos chepto ak murenik koruitos twan keterengee koroiton amanamdagee mionuokik, miten mionuokik chekinomdogee chemaran kobar bik yon ruitos bichuton komaran tinye chito agenge en bichu ruitos keterengee korotwechuton asimanam bik mionuokichoton, anan ko korpi koraa keterengee yon momoe bik kosipkosich lakwet yon ruitos keteren koroiton.

Elekiomdo koroi kinome korong kiunee sikobaa maran sikwo buiwet ndamun koroi kologoiyat neanyin oo logoyat aketugul kotoche kiun korong kotomo kiam ak ition yekokiun koroi ketil kwenet yekaketil kwenet ketile koyob angwanu ak kiam.

Kiit nenyone metinyun inoker koroi, koroi ketile ketilotili komeng'ekitun yoon kokebut en imbar asiketestaamitwokik, kitesto amitwokik koroiton chetou ing'wek anan oot ketesta muchelek, ketesto asikwonyinyekitun amitwokik

Koroi elekichopto koroi komiten tenderekwak chekemine, kimine en imbar, kibolchin ineii kering'et lakini mokering'et neloo ak kinde tenderechukan ak ketub ak kekany totun korut, yekokorur kesember yoon kakoyam kesember, oo kiminjin kora elee toldol totun korut kora kebakach totun kokong ak koyam kebut.

Elekiyoito boishoni kinete chito yoche konai chito kolee boishoni kemine tukuchu mananas ichechu, kemine yoon tokomeng'echen ak tuun yoon ko koechekitun kesemberchi, oyoche kora kerib tukuchuton komanam tiong'ik, miten tiong'ik chemara konam asikoruto rutii kowecho wechi, kebite kora, miten kerichek chekebiten asikobar tiong'ichoton, miten kora kerichek chekebiten asikoter tiong'i choton komanam, yetun kokoruryo tukuchu kebokokto totun konunio ketil any ko kakoyam kebut.

Koroi kobitunat en korenyon, koroi ineii okere olee lokoek chebiriren chekororon anyiny lokoyandaniton, lokoyandaniton kora kiome buch, kiune ineii lokoyandaniton ak kityo kiam kechuchun sutek chemiten oriit, kwanyiny koroiton.

Yoche konai kastomayat kolee mokiole keswek alak tukul, keswek chebo hybrid ko kororon ndamun siche rurutik cheechen oo tuun kekese kekese kesutik chechang, kora keswechuton kouii sikonam miondo yoon kokorut tukuchuton kouii sisib konam miondo, kocheto ko alak komokororon ndamun nome mionwokik yoon kiteseta kesemberi anan ko yoon kikorut.